Gik mitiyo go e loso gini en jwala, chumbe, simiti kachiel kod solar ka nitie. Jwala maduong

Thwon wach makawuono en niya mikai mar Kenya oyudo award mar mazingira. Machielo, enni joislam gi timo nyasi mar eldelfitra. Kendo mago eweche manyien.